Ore eninko teniyierr kuna, ena daa nchapatini ing'as aaku iata frying pan niata enkare naikonji aaku kirowua kidogo niata eilata niata enkurma aa ina engano o enkalem nidung'ie tenebo o misa nirrumoyie kuna shapatini.

Kibelekenye ena baye tenkop ang' amu kegira iltung'anak aaku ile digital negirai sii aatum entoki nijio orgas tenebo okulie tokitin ake kumok niindim ateyierie endaa tiaji amu ore eyiarare endaa teboo kelelek ejing' olchafu ontokitin nijio nena, neeku ina peyie egira iltung'anak aing'uaa ashu ina pee egira aibelekenya tena siai.

Ore enkampuni edukuya naa enkapuni e Safaricom, keyiolo iltung'anak tesiokinoto amu kitumiaa ee isimui naa inye sii itumia enaa credit neeku keyiolo iltung'anak enkampuni e Safaricom ore eniare enkampuni ositima aa Kenya Power amu ore eighty percent ashu iltung'anak kumok tolosho le Kenya negira aitumiaa ositima toonkang'itie toonkajijik enye mapaka loomanya town.

Keidim neya eroruata County e Homabay aang'as ajo kamaa ena nyamali ashu kuna nyamalitin naagira aimu ilukuny kainyioo sababu ashu enkipirta ore paa mfano irkeek oitemerisho okulie baa ake e akili ning'oruni ilturruri kulo le gudance and counselling kulo ooutaa iltung'anak pee epik ninche darasa niisum neutaa nitagol pee mitoki aatum nena nyamalitin.

Kaishiaa nang'amaa lelo tung'anak temborron nairorie aliki sababu ajoki ore entoki naiboo enteke naa enchan sapuk toloing'ang'e nikining'uno najoki pee eng'iri toosaai naaba esiana amu keeku etabawua ina teke netumoki sininche aashomoita.

Ee ore entoki nashuma nijio kuna nanyorr naa entoki nijio afya amu iindim nipon aponiki enkiti are peyie itadoyio esukari nitumoki atooko amu idol ajo ore nkulie sudai kumok naa keeta sukari oleng' tenijo iwok.

Ore entoki nagira ashu enyamali nagira sukuulini kumok aimaa ore entoki edukuya naa ore sukuulini e mashinani nemeeta irmalimuni oidip ore eniare nemeeta resources meeta ntokitin nijio nkompyutani meeta ntokitin nijio laboratory okulie baa kumok ake inepu sii ajo ore irkuti malimuni ootai naa elelek aa irmalimuni aare le TSC ore kulie pookin naa ntoiwuoo naigero neeku meeta eng'eno naata kulo malimuni oowa TSC.

Ore esidano enkisuma e digital onepa musana naa ore enkishaa enkisuma e digital keeta inkera imasaa nijo computer niko laptops metaa kiidim enkerai aopareta ashu atasishore nena mashinini Eton aakiti niger arashu neshumie esiai metaa mesioki arikino. Ore enapa kisuma eapa naa inepu ajo metai apa inkompitani, meetai kuna baa pookin neeku iiger ake esiai tembuku nelelek iminie inabuku neeku midamu ajo kanyio apa igero. Ore sidano enye naa nena pookin, ore entoroni enye naa ee inepu ajo ore ena kisuma e digital nisho inkera metayioloito atasioki aitumiya imashinini, nijo isimui eton aakutiti ninepu ajo keeta inkera enkiti ukora nimifaa naayi nebaiki eton aa kutiti.

Olaasani le embassy e kenya ele , nayieu naitobiraki oltungani arashu olainyiangani visa . Nengas aaku kiriu details enyenak , aa etii taa enkipande , passport, netii onkarn enyenak naitumia te enkipande amu inakata itumoki aitobiraki visa niningunono amu olningo nai entoki etipat oleng.

Keishiaa naliki ajoki elelek aa M-pesa enye naata enyamali kake eeuo orkilikuai le M-pesa enchoto aai naidim naiforwardaki ashu nairriwaki ilo message nchere etabautua iropiyiani pee epal wasi wasi neshipayu siinye ashu netum esipata ajo etalaa arashu irriwayie mpisaai enyenak ewuoi naifaa.

Kegira kulo tung'anak aimaki tikit engarri nchere kilepita ashu kilepa tikit engarri amu ore siinye enkinyiang'unoto arashu bei e petroli tenebo o diesel naa kilepa oleng' neeku ina naishorita metaa ebaiki ore ina amisi nalo ninepu ajo etaa mia tenkaraki ilepa bei eilata.

Kelelek aa ore enyamali kegira eeta oshi number niindim aidiala te simu either eimu embenki e Equity, KCB, Stanbic Bank onkulie kumok ake negira ninye ajo airony meeta credit neeku megira naa atum nena ropiyiani amu meeta naa credit, ore ewalata kepik ake credit esimu nidial nena amba nitayu mpisai enyenak te mbenki nepuo M-pesa naa keeku enoto eretoto oleng'.

Iindim niwoshoki ee customer care lina benki aliki ainasaki nchere aiminie arashu etupurroyieki enkad ai e ATM naa itumoki anoto eretoto pee melo ake nedumu oltung'ani ina ATM ino nelelek elo ainyial arashu aiblock impisaai inonok pee mitum iyie neeku entoki edukuya ning'as aoshoki iltung'anak le benki peyie itumoki anoto eretoto.

Tenetaa metaana enkampuni e Kenya Power, nidim aawa eroruata nibaiki olaiguanani lina murua ah chief area, ninasaki ajoki ketii enchata ositima natusulari, arashu natigile, amu kebaiki nye tesiokinoto iltung'anak le Kenya Power, neponu aing'uraa ashu ai shughulikia, inashata.

Keishiaa ore entoki edukuya nabaiki enkampuni ayiolou ajo kaji etii enyamali peyie ilepieki iropiyiani enkare naitoki sii aing'uraa ajo kamaa kulo tung'anak likiboita enaa nkera ashu kulie tung'anak ake kegira ainyialaa enkitumiata ena aare peyie ilepa bei.

Ee kishaa nangas aaku kaata empalai teina ampuni enaidura aa risiit amu ore risiit poookin lazima peetii inamba oltungani libaiki tina ampuni ainosaki ajoki aata enyamali nawosh nena amba aliki ajoki ee aiminie ilolon ena sian, inji etiu naa nakata ake atua ereteto.

Keisha naikilikuanu ilaasak ajo keng'ae loitasheki ? Kengae ormanajai lina hoteli, nalo nang'aama aliki ajoki keishaa neisuji eweji nemirieki arashu nainosieki edaa pemelo niyau imoyiaritin tiatua ircustomani otii ina hoteli.

Ee keishiaa naing'oru namba olaitashekinoni lina masho ee naikilikuan ajoki kainyioo peyie itasheyieki emasho naa kaaliki neeku maitoki tenemutu naai etipikaki kulie tarikini nemaitoki ainyiang'u enkai tikit.

Keishiaa nelikini arashu ninasakini ilo tung'ani isiaitin naishoori tolduka le Safaricom onkaldasini naayieuni ee mpala esukuul kainyioo ebaiki, kainyioo itaasa etii university onkulie baa kumok ake peyie etumoki anoto.

Keimaa engolikonot sanasana kulo tunganak oitamanaa, ilkeek loltunganak oobak imoyiaritin tofauti tofauti, amu enkas aaku inauru, nimitum ilkastomani enaa eneyieu, nitoki sii aaku ketii egoloto amu ebaiki nilo ewoji nelakua, meeta woji niirag, mitum endaa, neeku ketii engolikonot sapuk oleng' iltunganak oitamanaa ilkeek.

Kenyikita Safaricom eimu enkoitoi e customer care ainining irkastomani lenye ajo kakwa nyamalitin egira aimaa ore eniare kiriuni irmeseji ajoki etii ltunganak likindim aikona eimu kuna amba esimu, neaku kenyokita oleng airish ashu ayaki rkastomani lenye pemelo ake netum nyamalitin.

Keishiaa naing'uraki nena ampunini arashu nang'amaa iltung'anak lijio ile mpuloot ewuoi naasishore tesiai neponu aapik nena ashu aapikaki iltung'anak internet te bei e abori nabaiki iltung'anak pookin, netum sininye enkampuni iropiyiani enye.

Isuj olrekie angasa aayiolou olarewani leina ari, keeta ingaldasini ereware. Eniare, kamaa enaari elelek itawuo olbuket neishu iltunganak, neyiolo kamaa ena ari ketootikio keima enkoitoi torono, ketii speed torono, peyie itayuo ele buket. Ore peetaa etii nena pokira nibunki ina matatu apik inkaik olpolisi.

Kekumok nkamounini naapik isolaai kiata enkampuni naijio Solar power nikiata enkampuni nijio Sunrun onkulie kampunini kumok ake tolosho le Kenya.

Ore Kenya Power naa enkampuni sapuk oleng' naata app niindim nilak ositima lino, neeku indip ake ashomo playstore nindownload ina app nitumoki atalaa ositima.

Kegol arashu meishiaa nintoki ashuk entoki ninyiang'ua osupermarket ashu kulo dukaai sapukin amu kigero nchere tenindip ainyiang'u mintoki naake ashuku.

Ee ore eninko ing'asa aikulikuan oltung'ani enekincho namba esimu kaa arrna eyau ore naake peeku irriwaie nena ropiyiani nitu kiyaki ina aarrna nigero tinewueji ake yes or no nabo arashu are, ore naa pee eeku miina aarna eyaua nilo option e are aa no nicancel nena pisaai pee mepuo nena amba torrok.

Ore impalai ereware kelelek ilo sukuul niidip nitum nena palai, naa kigero ake tenkaad, enkata nainyiala, nena amba ashu nena palai nintoki ashu enkampuni nikipoi aitoki aitankejukoki nena palai inono ereware oogarin.

Keikiti network too nkang'itie arashu to wejitin kumok ee mashinani kake tenijo alotu intaoni naa kasapuk entumoto ee network oleng' amuu ketii network naijo airtel, oo safaricom naa ketii sii nena bustani iweitin kumok neeku kisapuk entumoto e e network tee town alang' nkang'itie ashu inkaulele.

ore entoki nayieuni tenkinyiang'unoto olaini, ing'as aaku iata enkipande, pee etumokini ai scanner neyiolouni ajo, iyie ogira ainyiang'u olaini. ore eniare, tenelo niata apa olaini oinyiang'ua ina kipande tedukuya, naa lazima pee elo or message pee nyoraa ajo, atonyarayie ilo tungani meinyiang'u likae aini.

ore olkereti osuji pee ishuk olaini, naa ing'as ayiolou pin edukuya apa ele aini, ore eke peeku iyiolo pin edukuya. nyiolo apa mpesa balance ketii apa fuliza idamu okoa naa keleleku enchukunoto eilo aini oiimina.

ee ore eripoto orkimoijk tenelo nibol empesa arashu ee iata esimu ino nitipika orkimojini ,naa miidim olikae tungani ataasa, arashu atabolo ina enki metii olkimojino lino. ore enkomom, naa inepu oltungani lemebolo esimu enye, meenye oing'ura ashu ime enkomom enye eing'orieki peyie ebol.

kenyor ore olaat naanyor ilaasak le biashara, naa ntokitin naayaki faida sapuk, arashu intokitin naasiooyo tosokoni, naa kelelek eyau oltungani. ore eitu eishu enkolong' nabo pee eishu, neeku intokitin naijo nena enyor ilaasak le biashara naleng'

kisaidia oleng imashini eseriani ooropiyiani, amu melelek arashu kitadoyio, empurore, arashu kulo tunganak, scammers ltungani likilej ekiriwaki iropiyiani neeku, nelelek metii nena pisai esimu ino. neeku keret eweuji sapuk oleng.

ore orekie lisujaa tenelo niriwayie mpisai, airiwaki namba torok te empesa, nidim ake ai forwarder ilo message too nambai naijo onguan, imiet ile, aah four, five, six. aifowadaki ilo message arashu. iidim atooshokisafaricom tesiokinoto, ainosaki peyie, iriwaki ninche safaricom ilo tungani or message pee melo ake nitumia nena pisai. ashu pee i block pee mitumia ake nena ropiyiani..

kisadia, arashu keret esimu arashu app naatii esimu pee melo ake niminie arashu, nisudoo orkilikuai letipat otii ina app esimu, neeku entoki etipat oleng.

Ore enikuni tenitobiri kuna tokitin ing'as aaku iata nkuashen niata sii eilata niata enkalem niidim ataguatie nena kuashen niata frying pan niata ngano nintushulaki ee baking powder ning'oling'ol metaa ninye intadoiki pee itumoki atipika ina frying pan etii eilata.

Kiidim ilo kastomai atabaiki olduka lorkeek otaaniki nelo aikilikuan akilikua ilo amirani bei orkeek tenebo orkeek sii ooyieu ore tinakata netumoki atayiolo bei elelo keek.

Ore enaa daa, naa eda naji enkarna spaghettis. Ore eninko teninya , idim aitushulaki aishu inyang'u nkirik, idim sii aitushulaki entoki naijo nkuashen ninya neija.

Ekenyok ee olturrur oigerr irmalimuni aa KUPET tenebo o TSC aaya irmalimuni oota ee matejo skills arashu eeta eng'eno nadupa ashu eng'eno nagut aaya sukuulini emashinani ore eniare ee nenyok siinche sirkali aing'oru imasaa nijo computer, laptops pee ebaiki kuna sukuulini naatii mashinani amu nakata ake irisioroyu enkisuma onkulie okuna sukuulini e town.

Ee ore tina tiket naigerokini oltungani oloito inkuapi eboo ashu aoloito tenteke nelikini esaa naipankita enteke, metaa ore enkor ildaikani tomon uni ashuu enkor esaa, nebau inewoji pee etumoki ataanyu esaa naipang ina teke.

Ee kesidai ashu kesapuk esidano amu ore entoki edukuya, kisho ilosirua metodoli too wojitin neelakua tenepik naaji social media nepiki ewoji nijo facebook nepiki noo tiktok naa kishu ilosirua metaliou nabo ashu kisho sii aasak oosita ina siai nisho metayioloito iltunganak ajo keesita esiai sidai nipoti towoitin kumok meshomoita aas ina siai oompishai.

Ketii ltururi oshi oret ltunganak tarueshi , ltunganak otoiwoki eata inanyamali oloinoto tenkoitoi, tenebo egira areto oserkali e county tenebo o national government a serkali kitok abaki lele tongunaka nishoo masaa peitiship metaa megila taujak nelo ajo eliki sinche ana kulie tunganak.

Ore entoki edukuya ninkasa agelu playbill mitumoki atipika ina playbill are are katitin uni aa triple two triple two nintoki alo reference number aa njere amaa kuna pisai nilakita mfano kra ilakita In-tax In-tax ore ene uni nilo amount nitumoki atipika mpesa pin nitumoki aidipa transaction ino.

Kishaa nibunga sirkali sapuk tenebo ee osirkali ee ekaunti aisho sukuulini entoki nijo embukui, nisho ilorikan ootonie nkera neshet indarasani, ore aisul amuu kitii naa digital nisho nenkasa ashetaki entoki naijo computer lab nepikaki intokitin naijo inkomputani peetumoki nena kera atasishore amu nakata ake ilepu orekie le nkisuma.